Kũongerera wagĩrĩru wa indo, nĩ gũteithagia harĩ kũaramia thoko cia nja wa bũrũri, ũndũ ũrĩa ũrehaga wongerereku ũcejania-inĩ wa mbeca cia kimabũrũri, ũndũ ũrĩa ũteithagia mbeca cia Kenya kũgĩa na hinya. O ho, rĩrĩa thoko ya ndandũka, nĩ ĩteithagia gũthodeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ aikari, kũgwo kũgacĩrithia wonjoria o na matũra-inĩ. Ũndũ ũyũ, no ũteithagia aikari kũgĩa na mĩtũrĩre miega, na kũnina ũkĩa, kũona aikari nĩ marahota kwĩrutĩra mawĩra, na kwĩthũkũmĩra mbeca ciao. Ũndũ ũcio ũngĩ, agũri makagĩa na kwĩhoka indo iria ciumĩte gũkũ bũrũri-inĩ, na ũhoro ũcio, ũgateithia kũaramia thoko cia gũkũ bũrũri-inĩ, ũgwo kũgacĩrithia wonjoria o na matũra-inĩ, kũona aikari a gũkũ nĩ marahota kũgũra indo iria ciumĩte gũkũ bũrũri-inĩ, gũkĩra iria ciumĩte na nja wa bũrũri.

Mĩtambo ya ndigito ya waranĩria ĩngĩteithia kwagĩrithia mĩario gatagatĩ ga thirikari na mũingĩ na njĩra ya gũkorwo atĩ mũingĩ nĩũgũkinyĩrwo nĩ riboti hauhau kũgerera mĩtambo ya ndigito, kwa mũhano ta hĩndĩ ĩrĩa kũngĩkorwo na maũndũ ma hi na hi ma ũgima wa mwĩrĩ kana ũgwati owothe, thirikari no ĩhote gũkinyĩria mũingĩ ndũmĩrĩri ĩyo na ihenya kũringithania na njĩra ya kũgerera wobici cia thirikari. Oho mĩtambo ya ndigito nĩ ĩhotaga gũkinyĩria mũingĩ ũhoro icigo-inĩ ciothe cia bũrũri ona iria cirĩ kũndũ thĩiniĩ mũno na ona arĩa marĩ na mawathe nĩmahotaga gũkinyĩrwo nĩ ndũmĩrĩri cia bata. Ũndũ ũngĩ wa bata nĩ atĩ mũingĩ nĩ ũhotaga kũheana mawoni maao, na ona makahota kũnyita itemi harĩ gũtua matua ma bata igũrũ rĩigiĩ bũrũri wao.

Indo cia kũrĩa hau hau nĩ cikoragwo na moguni matiganĩte, wambere nĩcikoragwo igĩteithia kũhonokia mahinda kwona mũndũ no kũrĩa hau hau ategũbatara gũthiĩ nginya mũciĩ kũruga. Oho, irio cia kũrĩa hau hau nĩ cikoragwo ikĩnyihia wanangi tondũ nĩcithondekagwo ũndũ citegũthũka na ihenya, ũgwo cigaikara kahinda karaya citegũthũka, ũndũ ũhotekekaga kuumana na indo ici kũigwo barabu-inĩ na ingĩ cikomithio. Oho mũndũ ndarabatara gũkorwo arĩ na ũmenyo mũnene wa ũrugi, tondũ nĩekũgũra irio ici na arĩe ategũbatara gũciruga. Thoko ya indo ici nĩ ĩkoragwo ĩrĩ nene mũno thĩiniĩ wa mataũni, kũrĩa kũrĩ na ũingĩ wa andũ, arĩa makoragwo mawĩra ũgwo nĩmendaga kũhũthĩrio wĩra wa kũruga kwona matirĩ na mahinda macio ma kũruga.

Ng'enda cia ũkinyanĩria wa mũingĩ nĩikoragwo na itemi inene harĩ kwagĩrithia ũnyitanĩri wa mũingĩ kwona wa mbere ng'enda ici cia ũkinyanĩria nĩ ĩteithagia Akenya kana mũingĩ gũka hamwe.

Kũharĩrĩria irio iria irongoreirio thoko-inĩ nĩ kwa bata. Wambere, nĩgũteithagia harĩ kũgucĩrĩria agũri, kwona rĩrĩa ciaharĩrĩrio nĩ cikoragwo cibangĩtwo wega, cĩgathurwo iria njega na thaka kogwo ona agũri makagũra na thogora mwega. Wakerĩ, kũharĩrĩria nĩ gũteithagia kũrigĩrĩria hathara ĩrĩa yumanaga na magetha gũthũka, tondũ iria thũku nĩcieheragio nĩgwo citigathũkie iria ingĩ. Oho mũrĩmi nĩahotaga kũgucĩrĩria thoko njega kũrĩ magetha make tondũ agũri nĩmehokete magetha make atĩ nĩ makoragwo marĩ mega, ũgwo makamũgũragĩra magetha make hĩndĩ o yothe ĩrĩa arehe irio ciake thoko.

Nĩndanagia na moritũ gũkũrana mũtaratara wa wũikia wa kura kũhũthĩra intaneti, kwona nĩkwarĩ na ndũmĩrĩri nyingĩ mũno cia maheni nenda-ini cia ũkinyanĩria, iria ciatumaga mũndũ atukanĩrwo nĩ ũrĩa abatiĩ gũikia kura. Oho, mĩtambo nĩyagĩaga na mathĩna ũgakora marĩtwa mamwe matironeka, ũndũ ũrĩa warehaga gũtukanĩrwo ona kwaga kwĩhoka mĩtambo ĩyo, na oho gũtũma mũndũ ahũthĩre mathaa maingĩ gweterera mĩtambo yagĩre. Ũndũ ũrĩa warehaga wagagu ona makĩria, nĩ gũkorwo atĩ mĩkora ya nenda-inĩ nĩyageragia gũthoga na gũthũkia mĩtambo ya gũthurana, ũgwo gũtũma mũndũ atukanĩrwo ona makĩria nĩ mũtaratara ũcio wa gũthurana.

Hĩndĩ ya gĩthurano, ateti nĩmakinyagĩra kĩama kĩa athuri a mũhĩrĩga wa Luo, tondũ athuri aya nĩ atongoria na nĩ makoragwo na uge mũnene kũrĩ rũrĩrĩ rwao, ũgwo nĩmaiguĩtwo mũno nĩ andũ na hĩndĩ ĩrĩa manyita mũteti mbaru, nĩakoragwo na ũũma atĩ mũingĩ nĩ ũkũmũnyita mbaru, na mamũikĩrie kura. Oho kĩama kĩu nĩgĩkoragwo gĩgĩba, gĩgĩbanga mĩcemanio, kwogwo gũkinyĩra andũ matũũra-inĩ mothe makĩĩraga aikari mũteti ũrĩa maranyita mbaru. Gĩtũmi kĩngĩ kĩa ateti gũkinyĩra kĩama kĩa athuri a mũhĩrĩga, nĩ kuonania atĩ nĩmaratĩĩa ũndũire na nĩgwo monekane atĩ nĩmarĩ na gĩtiyo kũrĩ atongoria a mũhĩrĩga, na ũgwo makendeka mũno, kana makayiũkio mũno nĩ aikari kwona nĩmatĩĩte mũhĩrĩga na athuri arĩa akũrũ.

Motungata ma thirikari kũhetũkĩra itaneti matigagĩrĩra ũhoro wa mũingĩ nĩ wagitĩrwo na njĩra ya kuona atĩ, kaingĩ na kaingĩ mũndũ nĩ eragwo ekĩre namba yake ya nĩ getha gũtigĩrĩra atĩ o we wiki nowe wahota kũingĩra mũtambo-inĩ ũcio na owe wiki nowe ũĩ namba ĩo yake ya thiri, ũguo gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũingĩra mũtambo-inĩ ũcio o tiga we. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ nĩ kũrĩ mawatho na mĩtaratara ĩrĩa ĩragitĩra ũhoro wa mũingĩ kũoguo mũndũ no nginya akorwo arĩ mwĩtĩkĩrie kwamũkĩra ũhoro wa mũingĩ, kwaga ũguo kũrĩ na watho ũrĩa ũngĩmuoha.

Nĩ getha kwandĩkithia mbiacara njerũ na thirikari ya kaũntĩ, wa mbere ũrabatara gũcagũra rĩtwa rĩa mbiacara yaku, na utigĩrĩre atĩ rĩtwa rĩrĩa wacagũra ni rĩtwa rĩa mwanya rĩtarĩ na mbiacara ĩngĩ ĩrahũthĩra rĩtwa ta rĩu. Oho, nĩ ũrabatarwo kũmenya mbiacara yaku nĩ mũthemba ũrĩkũ kana na nĩ mbiacara yaku kĩũmbe, kana nĩ mũranyitanĩra na andũ angĩ. Kuma hau ambĩrĩria mũtaratara wa kwandĩkithia mbiacara yaku. Wambe ũihũrie bomu thĩ-inĩ wa wobici cia kaũntĩ kana kũgerera ng'enda ciao cia ũkinyanĩria. Kuma hau, nĩ ũgũkorwo ũkĩihũria marũa kana ũkĩhoya marũa ma kũruta mbiacara. Kuma hau, no ũrĩhe marĩhi nĩ getha ũneo marũa macio ma kũruta mbiacara kũhetũkĩra marĩhi ma ngenda-inĩ. Kuma hau, no ũheo marũa ma kũrĩhaga igoti. Kuma hau, ũheo marũa ma kũruta wĩra kana marũa ma kũhũra mbiacara, na kuma hau no wambĩrĩrie wĩra waku.